Tuguk chebo komonut en pichainiton ii komiten chetaa choton koo layers mash choton ko chebo ingokaik chelogu, ako toreti chengechuton ingokaik kabisa akokochi kolok kabisa ak kolok chechang, nebo oeng ii ko broiler chebo extra strarta kochuton kobo ingokenik broilers choton cheto komengech missing' chetoreti icheket ii koechekitun missing' amun icheket keribe asikiam bendanywan, nebo somok koraa kit nebo komonut konoton feeds chebo broiler chekokoechekitun ako feeds ichundo kokochin broilers chekokoechekitun kosich nutriens akoteshi koraa kimnotet akotehi koraa bendo asikobit kialda anan kiam en kaa bokomonut missing' tuguchuton somoku en teminnet anan kochito neribe ingokaik koyoche konetgee akonai kole yovhe kwolchi chengechuton ingokaikyik.

Bitunat korotwech chuu eng koret nyaan aah chutoon ii ko chengeek chebo tugaah chebo ainaina amuun tinyei biik che chaang temiik che chaang tuga che terter alaak ii ko tinye alaak che temindet ii kotindoi moek ako aljiin chengek chutoon chukakisiir kole Calve Ali wenet ago taretii kora kogochi kimnatet moyaa yation ii ako kachi kimnatet ne wooh ,nebo eng ii ko Dairy miill ko kigochiin tugaah chotoon che ki gee asikokoon chekaa taretii Dairy miill ii chutoon ii kotesyii chegaa ako taret kora koyebeek tetaa ako yaan ngaal kingen kele kole yaan kayeet beek teta che chaang Koo chaang chegoo chegonuu asikomuuch keyee en oloon bo gaah anan kora keyaen mungaret keyaldejii biik che ale chegoo ii asikesiich chepkondook, nebo somok kora ko chotoon chengeek alaak kora chebo chekikachiin tugaah asikotaret kogoon chegoo, bo kamanut chengeek chutoon tugul amuun igochiinn kipnatet ii ako kora faida ne wooh tugaa.

Kit nenyone metinyu indoker pichainiton ii ko kit nenyone metinyu ko noton ribetab ingokaik, konoton koboishet nebo komonut missing' ii neyoche kinet twmik tugul ak chito aketugul nemoche konam boisioniton bo ribetab ingokaik, ako koraa kit nenyone metinyu okere ole omitwogik cheterter chemokyingee ingokaik, kou netai konoton kobandiat neyoche ketorji, alak koo grains ichono anan ko bek chekikochin ingokaik, nebo somok koraa komokchingee vegetables anan ko choton ko sukuma ingokaik sana sana anan ko sokekab cabbage, ako toreti choton koraa koter mionuokik ii anan kokochi kimnotet akotoret icheket kolok kabisa, nebo somok koraa konoton mokyingee koraa tiongik choton ko insects ii asikokochi protein en borto.

Kariik chekimakyigei en boisioni ko yachei korong itinyei korong anan ko Bond ole imuche iripeen samakinik chutoon ,nebo aeng kora koyachei itinyei kit ne kotucheen inatusiek kouu ele ele kakichaptoi en pichait ni ne namegei ak samakinik chotoon che machei iriip ,nebo somok kora ko notoon ko yachei kora itinyei amitwagiik ab samaginik chutoon ii akinai Ile achoon che makyin gei asiko yechegituun ichegeet ii akosiich nutrients chotoon che makyingei boruek kwaak nebo angwaan kora koyachei inai Ile yachei ko tilileen beek ii ak iriip tililindo kabisa en samakinik chutoon yachei kotililien ak kiunee kila Bond initoon ii asimaa Biit komeyaa ako age kora ko yachei inai kole Miiten nambariit nemayachei kosiir en samakinik chebae asimachilgei ako meyaa.

Ureriosiek chotoon chebo biik che chaang ii ko konuu kibagengei amuun tuitos biik chechaang chebo chebo cheyabuu komosweek che chaang chotoon ko lugaisiek che terter , tuitos ii ako nayaa kora ako chebataa che chesandos ii komuuch kochesandos timisiek che terter che yabuu komosweek chotoon che chaang chebo Kenya ako mara koteer lugaisiek ako ngotare kochesandos kora ko imuuchei konayaa ye kako taar kochezani ko notoon amunei asikoibuu kibagengei ago kararan kora kabisa kibagengei asi makiloot biik alaak.

Igortaa notoon ne amuchei awaah missing ii ko notoon nebo kaito, ago amwae kole koita amuun sanasana nguni ko chaang biik che yae kaiweek ii ago achame ngunoon awooh sanasana ko choronok ii ko achame awooh koitaa che chaang ii ak kora ketaret eng panganet notoon nebo arusiit che chwageet , kararan missing koito kora amuun taretii familia che terter konayaa ako kibagengei kora ko kimnatet.

Kiit netesetaa en pichaini ko noton ko minetab minutik choton chekikuren muchelek ak ko ndiker en pichaini ko muchelek kemine en elechang beek mising, ak ko moche karik choton ak ng'omnotet sinaii elekimindo muchele chuton amun kimine kora elewoo ngatatiat ak elechang beek ak ko kararan boishoni mising amun toreti temiik kora kosich rabinik yeimuch ko kokoruryo muchele chuton kwalda icheket ak kosich chepkondok anan ko koboishen en kila ak kila, ak ko kora indiker muchele chuton kemine en ng'ung'unyat noton nemobo kawaida kou non monon birir, ng'ung'unyat noton nekiboishen komoe ko clay noton neribe beek ak kokonor beek chechang asikotoret muchele chuton korut komie ak ko yoche kineet temik elekiyoito boishoniton.

Boisioni konoto nebo minetab miwek. Amuche ayai ago kararan kora kapisa boisioni sanasana eng biik chemenye eng komoswek olemao ropta komuch komin miwek ak koalda icheget kosich chepkondok. Kora ko miwek kobo kamanut amun tinye sugaruk choto chekororon chemangeme borto. Ago kararan kora en afya nebo chito amun miwek kotinye choton beek choton che namege ak borto. Kora miwek, komuche kechob tuguk choton chekiguren juice keboisien mashinit ak kealda kora keoldechi biik ak kesich chepkondok koyob mungaranoton. Kararan mising boisioni ngandan moche karik chengomen ago moche mbaronik cheechen asigopit kosulda komuch koyai kora temindet noto ne makyinge kosich chepkondok ak kosich kora en nyumnyumindo.

Boishet missing' netesee taa en ireyu konoton nebo kobotishet, ako indiker kabisa komiten kikundit nekotuyo kabisa akotem imbaret kosember kabisa asikochop imbaret keminso, ako kararan boisioni kabisa amun ingeyai kipagenge kobegu kasit en nyumnyumindo akotoret bik koraa konoyo en temishet kararan kabisa boisioni amun koraa kokochin kimnotet borto, en sana sana ko kwonyik, amun toreti koraa bikab kokwet konoyo akonetgee koraa tuguk chechang kotiengee kasishek choton chebo temishet ii ak minetab minutik en imbaronikwak.

Bokomonut missing' itinye konoretab chepkondok amun en sabobushek anan ko en amune chechang, yon kekonor chepkondok kou iboishen benki anan iboishen SACCO kotoretin koraa ii isip, toretin koraa rabinichoton ii ko yon koityin nyosutiot kidogo nemokyingee rabinik ko kararn itinye chekonorotin en kila ak kila amun imuche konamin maran miondo agetugul ii ako maran meliboni chito insurance anan kochoton NHIF ii komuch kotoretin koraa rabinichoton, ako koraaa konoretab chepkondochoton ii kotoreti koraa chepkondochoton kochangaa amun yechekitu ak kosich choton chekikurn interest ako imuche koraa iaam dividends, ako dividends koraa kotoretin en tuguk chekamemokwinikee ile tot kotoretin, kararan kabisa missing akochere chitugul ii kosich elekonoren rabinik ii anan kokonor amat koboishen chepkondok en oret nemakararan missing'

Ndoker boisioni ko kit nenyo metinyun ko amitwogik noton amun ngendechuton kemuch keboisien kechoben amitwogik che kiame eng kila ak kila. Ago nebo aeng kora, ko kit nenyone metinyun ko elekibutito ngendechuton. Tagu komi olegebutito amakou ngendek chombo kawaida che kitutuu tugul en imbar asipakabir. Ago nebo somok ko kit nenyone metinyun age ko chepkondok. Chuton ko ndiker ko kakimin en imbaronik che eechen. Tagu inguno kole chito nebo imbaranito komuche koyoe mungaretab ngendechuton ago imuch inendet bakwalda en olimbo sogoni ak kosich chepkondok che chang amun ngende chuton ko chome biik mising ago ale eng chongindo kapisa kosiche faida temindet kora en tuguchuton che kamin ak kwalda en olimbo sogoni.

Kit ne tesetai en yutoon ii ko notoon ko lewenet ab avacado notoon ko Fruit notoon nekikuren ovacado eeh ,temindani anan ko kabatindaat nii ko leweni ovacado kotiengei saisiit ii ako kotienkei kora coloit ii amuun iniger en komosta agei komii che katuekituun ak che takonyalilen ako kararan kora boisioni nitoon amuun yachei konai temindet customayat nealdejiin kole makyingei achoon ngoot komakyigei customataat chotoon che eecheen ii imuche kochenyiin temindet chotoon che eecheen, kotabanjii ako kora komii che mengeechen ii komuchei koba keib kobaa ematinweek alaak anan kebaisheen en tuguuk alaak kora avacado chutoon ii ko imuuch kepchee kou nii ii ii ak customaek che kakwal kotienkei leweni ngunoo che keyalchi gei chitoo anan ko che makyinigei chemungaraek alaak asikoaldaa agicheek.

Kerenyun akobo koroiton ii niton koo carrots ko okere ole carrot kominutiet nebo komonut missing' akoo carrot ingeboishen kabisa komuch keyaam kotom oot kiyoo akotinye komonut missing' en bortab chito, toreti koraa chiti koker komie, igochin koker komie ak kongomit chito koraa , ako koraa carrot ichuton ii keteshin koraa omitwogik asikoanyinyit icheket ii ,ako sana sana koraa komuch bik alak kochome kochoben chapati ngoe anan ko graden bik chechang ii akochoben chapati icheket kokoronitu missing', koraa carrot ichuton ii kochome chemungarainik missing' ako igochin temindet chepkondok ikwalda carrot ichuton en olimbo sokoni, kararan koraa missing' ako ochere temik tugul ii konai elekimindo carrot ichuton ii sikosiken chepkondok ak omitwogikab kila.

Boisioniton nibo bitetab minutik en imbar ii kobo komonut en kokwet missing' sana sana ko en temindet anan ko chito netindo imbaret neo nekominchi minutik kotoreti inendet boisioniton kobit minutikchik ii asikoteren kisirek cheimuche konam akongem yetunetab minutikchik, kararan koraa boisioni amun chemicals choton chekiboishen ii kotoreti minutik koechekitun komie amosich tabu aketugul, bore koraa chemicals tiongik cheimuch komi ngungunyek cheimuche kotaren omitwokik anan beek minutik en kila, ako kararan missing' koraa boisioni imuche koyai chito komungaret komuch kosir chitab kokwet ii asibokobitchi imbarenyin ii akokochi inendet chepkondok.

Ngamnatet ak kariit che komakyigei en boisioni nibo mineet ab mauek ii koyachei konai chitoo kole mauek ii komiteen conditions che makyingei ichegeet asipkoruria komyei ako kora ko yachei kotinyei chitoo green house ii notoon ko taretii kora koreguleteen beek che baisheen mauweek chutoon ii ako taretii kora mauek chutoon ii komasich ko komasiich mianwagik chemuchei kongem rutuneet nywaany ago kararan kora itinyei tuguuk che lelaach cheribe borto nguung chotoon kobataa abroniiit ii asimarutiin mauweek chutoon ako kora ko yachei ilaach kampuut asi ye wendatii mara komiteen ngatateek anan komiteen tuguuk che muuch korutiin keldaa koyachei ilaach kampuut asimarutiin koroot che miten mauweek.

Boisioni bo minet ab chaik en bagisheek chotoon ko plastic bags che tuen chemengeech ii ko bo kamanut missing boisioni, netai kobata ii ko taretii ii ko taretii chaik koruut tikitiik kwaak komyei ako riip ichegeet ii eng eng assista anan ko kimnatet neimuuch kongem rutuneet nywaany ako kora boisioni kora sana sana eng chitoo ne matinyei mbaret ne wooh ele muuch komiteen chaik chutoon ko taretii boisioni kora koriip nafas ii ak Koo boisioni ko taretii koripeen ama tiangiik anan mianwagik chaik chutoon amuun iburee ichegeet en komostaa aenge ii ele mamii teen ak minutik alaak chemuuch koipchigei mianwagik ako kora kororon kora amuun ripen rapinik , taretii temiik kabisa chaan tinye rapinik kidogo kotaretii ichegeet kabisaa amuun mamakyigei rapinik che chaang boisioni nitoon.

Kiit netesetaa en yuu ko noton ko pimanetab temperature anan kimnotetab maat nemiten en ng'ung'unyek ak kora kipimoni asikeker kelee nomeke ak minutiet ainon ak ko momuche kong'em rutunetab minutionoton, ko kararan boishoni mising amun kinoe kelee ng'ung'unyat ainon nenomeke ak minutiet ainon, kararan mising boishoni amun mokirwochin ng'ung'unyat aketukul amun imuch kobel ng'ung'unyanda noton minutiet ak kokonin asara ko itemindet inyendet, kararan kabisaa ng'andan mokyinge rabishek chep anan ko chepkondok chemachang mising koimuch iker ilee keal moshiniton anan icheng chito netot kokonin ak ikochi rabishek tuten asikotoret minutikuk asimang'em minutik chechang chetor ko konin asara chechang chekotosire chuton chuu chukobo moshinit.

Boisioni nitoon bo biteet ab mbaronik ko en kokwet nyoon kebaisheen jerkenisheek anan ko baibusheek amuun mamii en kokwet nyuun mashinisheek chuu kebare sprinklers lakini en kokwet nyuun kebaisheen jerkenisheek anan kebaisheen beek ab roptaa sana sana ko yaan karopaan en korenyaan ii ko machei korobani en kila ak kila ago notoon ii kotaretii kora tareteech amuun biik che chaang komayindaa mbaronik che eecheen missing cheimuuch kamakyingei mashinisheek chutoon chu eecheen chubo chepkondook che chaang, kararan missing en olinyoon amuun wooh roptaa ago minutik kosikyigei beek chotoon che amatiin ,kosigyiigei koet ama tabusiek che chaang missing.

Boishoniton nibo minetab marurek ko achome mising amun kararan en biik cheu echek chechome koriib tukaa amun mokyinge tuka marurek chuton, imuch keng'ochi icheket anan kikochi kotokoechen kouniton kotoreti icheket kabisaa kokochi kimnotet en borwekwak ak ko marure chuton kora ko imuch amin ak aldechi biikab mung'aronik anan ko biik choton chetinye tukaa eng' korenywan asikobit koboishen kobai tukaa ak ko yayai kounoton ong'en olee kosich chepkondok koyob minutichoton ak ko kararan kora napier grass amun ikochin tuka nutrients chemokying'e ak ko ityo Koko yuka cheko chechang amun tinye cheko chechang marure chuton ko kokiyomo ak amitwokik alak.

Kit ne tesetai en yuton ko agere ale miten temindet ana ko temik che kikochob olemuch ichek kokonoren beek che mokyinge tugukwak en imbar ago beechuto komuch kichuten paipusiek anan konyokoram temindet ak ndoisyek ak koserchi imbaret asikosich beek che mokyinge minutik ago kararan kora boisioni amun toreti, inyumnyume kasitab temindet asimamuch koyai kasit neo kochengote beek en oleloen. Kararan ago ngomnatet neo mising inoniton sanasana en kasarta noto nebo kemeut yomomite ropta, kotoreti temindet ak kogochi inendet boiboiyet kole tinye beek che mokyinge minutik en imbar amun nyokoramu kityo amun kikobangange temindonito.

Ndoker boishoni obwote tukuk chechang mising choton ko ng'omnotet ak technology chekikoboishen en imbaraniton ak ko technology ko choton ko ng'omnotet nekikomong biik asikeboishen biik en imbaronik cheterter, ak ko ng'omnotoniton ko moche chito kabisa nekingen kiit nebo ak elesomonjin, Nebo oeng ko kiit nenyone ndoker boishoni okere kora olee kokiboishen chepkondok chechang kabisaa asikesich boibushechuton anan ko moshininitok ak kora komoche chito neng'om nekikosomonji tukuchuton amun inendet nenyolu konet biik alak elekiribto korotwechuton ak ko kora komoche konetishet kora neoo kinet temik amun mong'en temiik chechang akobo tukuchuton.

Boishoniton ko niton ko tietab indisinik anan ko minetab indisinik ak yeityo ketii icheket sana sana yoon kakemin indisinik ak koiyo icheket komuch konyikisit ketinywan ak ko yoon ko konyikisit ketit komuch kolul ak ko asiketer amalul ketinoton kemuch keboishen ng'omnotet noton nemii barak noton nebo tiet, kichobe kityo ak kewai ketit kabisa kobur kou leta v anan leta y asikotii ketinywan asimalul indisiondoniton ak ko kararan kora boishoni amun toreti temik koyaen mung'aret ak komuch kora koboishen ko amitwokikab kila ak kila en kaa, anibuch ko karan boishoni mising.

Tuguk che mile biik eng pichait nito ni ko agere ale mi boiyot mising ne kakoboiboenchi rurutikyik choton chebo pitrut. Ago baibai mising ago kora igere ile kotobot ii ak konam pitrut choton kakobol ago mile biik kora amun, kotochenge kit negindo amun nyigisen mising pitrut ichuton en eunyin. Sokanyalu kocheng kit neu tirait anan ko kit neu guniet asigotoret inendet konde rurutichuchik chubo pitrut. Ago mile biik kora amun, minutik chuton bo pitrut ko kakiminda olemiten ketiik choto chebo chebarus ago kagorut komie ago boiboenchin temindo nito.

Boisionitoni ko niton koboisiet nekimine rabwonik ago eng kokwenyun, ko chang temik kapisa cheyoe boisionito bo rabwonik. Ago rabwonik ko yon kakemin kebalu ak korurio icheget kebalu icheget ak kiun icheget ak kemaa asigoisto beek. Amun ingoburen beek komuch konunio. Koyoche ngunon kemaa asikimuch keboisien eng kila kekonor eng chago anan kebakialda en sogoni. Kochame biik kapisa. Sanasana ko biikab mungaret amun igochin chepkondok boisioni. Sokokakema ngunon kimuche kinde imbar, kinde chago anan kebakach icheget kopityo asigemin kora en imbaret.

Kit netesetai en ureyuto konoto koboisiet nebo balunetab piasinik ago piasinik ko amitwogik choton chekororon mising ago chome biik. Ago igere ngunon ile michito nekakobol piasinik che tililen ak cheechen mising ago kakoboiboenji inendet rurutiyik. Tagu ngunon ko kikarip rurutikchuto chebo piasik amun biik alak komuch komin piasik lakini komaripchi ngungunyat ak beek che mokyinge anan ko mopit icheget asikoter mianwogik anan ko kisirek chemuch konam icheget. Kararan kapisa boisioni asisich rurutik cheuchuton chu mi pichait, koyoche inai ile eleriptoi ngungunyat ak oleriptai kora piasinichuton asikoechekitun asikosich beit noto nebo barak.

Boisioniton ko boisiet noto nekibutisiechin ingwek choto chebo suguma che miten imbar ago tagu en pichainito kole kinete lagokab CBC choton chebo Primari, konai olekibutisiechin suguma asikorut komie asimabirchike beek ii ak amitwogik ak minutik. Choton ko suguma ago kinete chito koyai boisioni ak konai kora olekibutito suguma simaimuch kogochi stress ketit ak koilsi en oret ne manyalunot. Yoche kora konai chito kole makyinge asista kora ee suguma, sikorurio komie ak kosich sagek che echen che lebelen ago kororon mising. Kararan nginet lagok komengech asingoechekitu, kotinye naet akobo minetab suguma ak amitwogik alak cheterter.